Ũyũ nĩ mũrĩmi aronekana nĩahandĩte mũmera wa beetroot , na nĩatuĩkĩte wa kũgetha na nĩcironekana cina riri mwega, ona nĩcironekana cingĩtwarwo thoko-inĩ nĩ kĩndũ kĩngĩkorwo gĩkĩendeka mũno nĩ andũ.

Nĩhũthagira debit kana credit card, kana ngakorwo ngihũthira digital wallet kana bank transfers, uh njĩra ĩno ĩkoragwo ĩ raithi mũno, tondũ nohote kũrĩhĩra o-harĩa ndĩ ngĩhũthĩra intaneti na hena ũgitĩri mũiganu.

Ũbataire gũkorwo wĩna icembe, kana theci, ya kwenja marima, ma gwĩkĩra mũmera ũcio, warĩkia ũguo, ũgekĩra mũmera waku irimainĩ rĩũ, na ũgatigĩrĩra, nĩũtigithũkanĩtie, ũgacoka ũkahumbĩra wega, na tĩri. Warĩkia ũguo, ũgaitĩrĩria maĩ, ona ningĩ no ware nyeki thĩ, nĩgetha, nyeki ĩyo, ĩkanyitĩrĩra maĩ macio, kana ĩkaiga mũmera ũcio ũrĩ o mũigũ, tondũ nyeki nĩ igaga wĩigũ ũcio.

Aya nĩ Atumia a Turukana. Maraonekana manyitĩte nyanya, angĩ manyitĩte na moko na arĩa angĩ mekĩrĩte ndoo-inĩ. Nyanya ici cironekana ciumĩte kũgethwo. Ona ningĩ, nĩ maronekana ũndũire wao nĩ wa gũkua indo na kĩongo.

Wambere ũbataire gũkorwo wĩna theci, yakwenja marima ma gwĩkĩra marigũ mau. Koguo ũkenja irima, ta rĩa biti ithatũ ũguo, warĩkia kũrĩenja ũgekĩra thumu, wekĩra thumu, ũgekĩra irigũ rĩaku hau thĩinĩ, ũgacoka ũkarĩthika na tĩri.

Mbamba ĩno nĩ ya mwanya mũno tondũ nĩ ĩthondekaga indo nyingĩ mũno. Wa mbere, mbamba ĩno rĩrĩa yatwarwo kĩganda-inĩ, nĩ ĩtuĩkaga ya gũthondekwo ĩgatuĩka ya gũtũmĩrwo mathibitari-inĩ, ta gũthambia ironda. O na ningĩ nĩ yohaga, nĩ ĩthondekagwo ũrĩa ĩngĩoha gũoka rĩrĩa kwĩna kĩronda kana ũrĩa kuunĩkĩte. Kerĩ, nĩ ĩhũthĩkaga na airĩtu, kana atumia ũthaka-inĩ, kwĩhaka, nĩ ĩhũthagĩrwo kwĩhaka, kwĩhaka maguta kana rĩrĩa mũndũ ekĩrĩte kana rĩrĩa mũndũ ehakĩte ũthaka ũthiũ, nĩ ũhũthagĩra kũruta ũthaka ũcio, kana gũthambia ũthaka ũcio.

Ciana ici nĩ cigeragĩra moritũ manene, ta rĩrĩa mwana ena kĩratũ kiũmanĩte kana gĩtarũkĩte, nĩ akoragwo wa gũthekererwo nĩ ciana iria ingĩ cukuru, akonekana ta aumĩte bamĩrĩ-inĩ ya thĩni, kerĩ rĩrĩa kĩratũ kĩu gĩtaikarĩte wega kana rĩrĩa gĩtarũkĩte kana kiũmanĩte na gũkũ thĩ, rĩrĩa mwana ũcio athiĩ kĩoro kĩratũ kĩu no gĩtũĩke gĩa kũingĩria maĩ kana mathugumo na mwana ũcio atũĩke wa kũrũara magũrũ, ũndũ ũngĩ kĩratũ kĩũ angĩkorwo tĩkĩega kana gĩtikarĩte wega no gĩkorwo gĩgĩtũma one ngũraro ya magũrũ ta gũthecwo nĩ macuba gũkũ thĩ, kana mĩigwa ona mahiga gũkorwo makĩmũhihinyanga, kogũo mwana ũcio agakorwo ndarĩ na thayũ ona rĩrĩa athiĩ cukuru.

Rĩrĩa mwana ũyũ arĩa, meciria make nĩ mahotaga gũkorwo me hamwe, akahota gũthoma wega o na kũnyita kĩrĩa mwarĩmũ arathomithia. Kerĩ, mwana ũcio nĩ akoragwo ena riri mwega wa mwĩrĩ, agakorwo ena hinya mũiganu. Ũndũ ũngĩ, mwana ũcio nĩ ahotaga gũkorwo ena maumĩrĩra mega cukuru-inĩ.

Thirikari ĩbataire gwaka thibitarĩ iria andũ marĩamũkagĩra morigiti kana motungata marĩa magĩrĩire kana mega, ona ningĩ makahota kũrĩha thibitarĩ icio na kũgũra ndawa. Kerĩ, thirikari ici cigabanga mĩcemanio hĩndĩ na hĩndĩ nĩ getha gũthomithia andũ a icagi-inĩ ũhoro wĩgiĩ irio iria mabataire gũkorwo makĩrĩa na indo iria matabataire gũkorwo makĩrĩa. Ona ningĩ ũrĩa mabataire gũkorwo makĩmenyerera ũhoro wĩgiĩ utheru.

Ta mũrimũ ũyũ wa cancer nĩ wĩikaraga mũno mwĩrĩ-inĩ na ũgakorwo ũgĩkũra o hĩndĩ na hĩndĩ. Koguo mũndũ nĩ abataire gũkorwo agĩthiĩ thibitarĩ, ũgakorwo ũgĩthimwo hĩndĩ na hĩndĩ, nĩgetha mandagĩtarĩ magakorwo magĩthuthuria kana he mũrimũ ũngĩkorwo ũkirĩire mwĩrĩ-inĩ.

Mwana ũyũ, nĩ agunĩkaga, rĩrĩa athiĩ cukuru wa ciana. Koguo, mwarimũ agakorwo akĩmũbundithia gwĩka maũndũ ngũrani ngũrani, ta kũmenya kwaria wega, kũmenya kũhũthĩra ngacibũ, kũmenya kũhũthĩra tissue rĩrĩa athiĩ kĩoro, ona ningĩ, mwana ũcio, agabundithio ũrĩa abataire gũkorwo akĩnyita karamu. Kerĩ, mwana ũcio, abataire gũtwaarwo cukuru, rĩrĩa akinyia mĩaka itatũ, hĩndĩ ĩyo mwana, nĩ akoragwo akinyĩte wa gũthiĩ cukuru.

Kamwana kau nĩ gethagĩrwo anake, a nĩguo atiri a mwana a kamwana kau, makagatwara. Karĩkio kũgimara nĩ karĩkia kũgimara magacoka. Gagoka, níĩgakundagio soda. Gakundio soda akaingĩrio nyũmba nĩ atiri aake. Atiri acio nĩ maikaraga makĩmũroraga. Makaruga nĩ kũrugagwo cai, atumia makanyua cai, na gũkarugwo njahĩ. Na kwĩna ngũkũ kwĩna ngũkũ igĩrĩ cithĩnjagwo. ĩmwe nĩ ya kũmumĩria ĩmwe nĩ ya kũmumĩria barabara, gakoneka nĩ nĩ kagimaru. Mabuto mau magacoka magatwarwo thome magaitwo thome. Ona ahĩtũki arĩa marahetũka makonaga kũu kwĩna kamwana karagimarĩre.

Tũkũngũyagĩra maũndũ maya ũũ. Ta gũciarwo kwa mwana, andũ nĩ metagwo, na gũkarugwo cai, ona njahĩ. Andũ makarĩanĩra hamwe, marĩanĩra hamwe, mwana agacũgio. Mwana arĩkia gũcũgio, hena andũ makoragwo makĩhe mwana ũcio iheeo, ngũrani ngũrani. Na mwana ũcio agatuĩka wa kũrathimwo. Keerĩ, ũhiki. Ũhiki rĩ, nĩ ũbangagwo mũthenya ũna, andũ magatuĩka a gwĩtwo, andũ metwo rĩ, andũ metwo magoka gũkũngũĩra, mũhiki na mũhikania. Onao nĩ mokaga na iheeo, cia kũhe mũhiki na mũhikania, ona, ona ningĩ makahũrwo mbica, nĩgetha kũririkana ũndũ ũcio. Ona andũ nĩ marĩanagĩra hamwe mũthenya ũcio. Ũcio ũngĩ nĩ mathiko. Rĩrĩa mũndũ arĩkia kũhurũka, andũ nĩ mamenyithagio mũthenya wa mathiko, na magoka, na mũbĩa kana mũhunjia nĩ etagwo, kũruta mitha, kũrutĩra mũndũ ũcio mitha. Mitha ĩkarutwo nĩ batha, batha agathiĩ akarathima irima rĩu, na mũndũ ũcio agathi.

Andũ nĩmatigaga kũhũthĩra ndoo kũhe o mũmera o mũmera maĩ, makahũthĩra macini ĩrĩa ĩthondeketwo na kamũbaibũ karĩa kahotithagia kũminjĩria o mũmera o mũmera maĩ handũ ha handũ ha mũndũ gũthiĩ akĩhegaga mũmera ũmwe ũmwe maĩ. Koguo kamũbaibũ kau, kamũbaibũ kau nĩga nĩgahũthagia wĩra.

Ahĩndĩ monanagia gũcoka kwa mwana wa kahĩĩ wa mũthamaki ũrĩa ni Rama wa Ayodha, mena mũtumia wake Sita na mũrũ wa nyina Lakshmana kuma mĩaka ikũmi na ĩna ya ng'aragu, na mbaara. Ũrĩa mwana wa mũthamaki wa kahĩĩ ũrĩa ni Roma arũgamire, kogwo, ni makagia tawa wao kũonania ũtheri harĩa haarĩ nduma.

Tene, andũ matwaraga mahiũ ta ng'ombe, kana mbũri, no rĩu ũndũire nĩ ũcenjetie, aah mathiaga magatarerwo kĩrĩa mũiretu etio, makaneana ciĩ mbeca, ona njohi nĩ ĩrutagwo o hau ĩta mbeca.

Waagi wa mawĩra wa Gen-Z nĩguo ũratũma makorwo makiumũrũrũka nĩ kũigua atĩ, nĩ kũigua atĩ kwĩna ungumania ũrathiĩ na mbere na matirĩ na mawĩra.

Nĩwega kũhanda matunda maya, tondũ, matunda maya rĩrĩa marĩkia gũkũra, no ũmatware thoko na ũmeendie. Koguo, no ũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca cia oro mũthenya kana kĩmera, kĩmera o kĩmera. O na ningĩ matunda maya, no ũkorwo ũkĩmarĩa, na nĩ mateithagia kũhũrana na mĩrimũ mĩrĩ-inĩ itũ.

Ĩno nĩ ndawa ya mũmera kana mĩmea, ĩrĩa ĩkagĩrwo mimea ĩ mũgũnda-inĩ rĩrĩa ĩrakũra, nĩ getha ĩkorwo ĩgĩkũra ĩna riri mwega. ona mũmera ũcio ũgakorwo ũgĩkũra ũkengete.

Ũyũ nĩ mũrĩmi, e mũgũnda-inĩ wa macani, nĩ akuĩte gĩkabũ kĩrĩa arekĩrĩa macani thutha wa gũtua macani mau. Macani maya nĩ marĩkĩtie gũkũra kwoguo rĩu nĩ gũtuo maratuo nĩgetha matwarwo, matwarwo kĩganda-inĩ.

Nĩ wega gũĩkĩra ndawa ĩno ya bataraica irio-inĩ ni getha gũtigĩrĩra atĩ mũmera ũcio nĩ wa kũra wĩna riri mwega, ona ningĩ, ũgatunguha na ona rangi waguo ũgatuĩka mũkengu wega.

Ĩno nĩ mĩmea ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ. Koguo, mũndũ ũyũ arahũthĩra ndoo ĩno kũhe mĩmera ĩno maaĩ nĩgetha ĩkorwo ĩgĩkũra o wega ĩtakũũma.